Kae aneno varieties mag kothe kaachiel gi mag crips, crips iloso kowuok e rabuon to kabe aneno kothe kaka soya, aneno oganda, njugu, ng'or kata koth budho gi mamoko. Ahero soya bean nikech ober inyalo ti kode e loso nyuka en gima inyalo daro tichielo tikiko gi kothe mamoko tidhi irego to kendo nyuka wuok mamit kabisa.

Mae en winyo miluongo ni aluru. Aluru iyudo kama bunge nitiere to aluru en winyo ma ichamo nyaka pith bende ipidhe e dala. Aluru ringe mit kabisa kendo ringe nigi ndhadhu ahinya. Aluruni ber kendo chike bende yot, kipidhe to iyudo pesa e yo makare nikech ji ohere to otin. Ji matin bende mong'eyo tije, ji matin manyalo chikop aluru, ji matin manyalo bedo gi kar aluru miyudi ka giuso.

Mae chiayo mipidho e dier dala kendo iluonge ni diel. To diek gin lee ma inyalo cham, inyalo nyiedhi. Kaka koro kae aneno ka inyiedho diel to alworawa bende aneno ka jomoko nyiedhoga diel. Chak diel iwacho ni thiedho pneumonia chag diel iwacho ni nigi nutrients maber moloyo mar dhiang'. Chag diel yudo tek nikech ok ji mang'eny mapidho diek mag chak. Chag diel en chak maber kendo kata kitedogo chae to chae wuok mopoto saidi, chag diel en chak maber moloyo te.

Tijni oselokore bang' kinde e alworawa nikech iyudo ka tinde ng'eny ji ok ohero pidho jamni, to bende alworawa iyudo ka kuonde ma inyalo kwaye dhok onge. Kata puothe ma inyalo pur mipidhe osiaga ma dher dume chamo onge. Koro ma miyo chak bende bedo matin e gwengewa. Iyudo ka koro ji dwaro chak mang'eny e gweng' to ok nyal yudo chak ma fresh. Miyo jokmoko koro kawo thuolo makende mar wuondo jonyieo margi magikaw chaggi magimed e pi mondo giusne ji mang'eny.

Mae en ruath kendo ruedhi itiyogagodo e pur to ng'eny jomoko bohero ruedhi ityogodo e bucha ema iyang'o ne ji to nyieo. Jomoko be ohero tiyo gi dhiang' maruath kuonde liete kata kuonde aruse ni giwacho ni ringe ng'eny kendo mit moloyo ring dwasi. Kendo dhiang' maruath okonyo e lupo, onyalo luwo dhiang' madhako ma mak ich ma nyuol nyaroya.

Tijni nikod nengo e alworawa nikech iyudo ka tinde ng'eny ji ok ohero pidho jamni, to ka ng'ato dwaero koro dhiang' to obrobedo gi a specific home monyalo dhi nodhimanye dhiang' kodwa kata tiyogo. To dhiang' itiyogo e yore mang'eny, wanyalo nyiedhogi, wanyalo chamo ringgi, wanyalo puro kodgi. Koro e alworawa, iyudo ka jokmopidho dhok nigi yuto maber moloyo nikech ka dhiang' onyuol to ji ndiko chak to giuso, ka ng'ato dwaro dhiang' minyalo cham tobrouso bende, ka ng'ato dwaro ni mondo opurne puothe obrodwaro ni mondo a specific homestead mondo opurne.

Aneno pith mag anguche mag nyithi anguche matindo makoro eka a. Anguro ber nikech anguro dongo piyo piyo to en gi ohala maber. Ka i amua ni idwaro pidho anguro to en adier ni ibroyudo yuto mapiyopiyo moloyo ng'ama koro dwa pidho dhiang'. Anguro dongo piyo to kendo ginyuolore mang'eny onyuolo kata nyithindo mang'enyno, ibroyudo ka yutoni koro dhi malo, emomiyo pidho anguro ber kendo inyalo pidhe mitimgodo giri moro ka ne chunyi gombo ni itim.

Mae en jaboda ma oting'o maka. Oa waro maka kendo otero kamachielo ne jokmoko mondo odhi onyiew. Maka watiyogodo e tedo chiemo kendo iyudo ka gwenge moko yudo maka tek ahinya nikech ok oyieneji mondo ong'ad yiende. Jomoko ohero ketho bende alwora marwa kosiko tong'o go yien to goyogo maka koro jalni en oseyudo maka gundene moko abich koro odhi uso mondo oyudye pesa mondo otimgodo gire moro.

Ang'eyo jatelo mochung'ne wuoyo minister of information communication and the digital economy mr. Eliud Owalo. Owalo ni en ema ochiwo tudruok e gwengewa e kaontis magwa e pinywa ma Kenya ka. En ema en gi teko mar keyo kaka ji nyalo tudore e yore mopogore opogore.

Sama in gi kompiuta kata laptop onego bedni ingi source of electricity machiegni kodi kata gima nyalo miyo mashindino bedogi mach seche duto mokni seche michako ni itimo gimoro to o shut down. Onego bedni kama intiere in gi mach kendo inyal timo tije mang'eny gi laptop mari inyalo ndiko barua, inyal google gimoro, inyalo loso ne ji gik mopogore opogore.